Kit nenyone metinyun indoor nii kolechon inoni komwetet ala kimwetee negoo che ngororek en iyeu amun mara kanam imitek al miten tyongik che tinyee kemwete asikosto kei tuguchoton ala kobar kerichek chu mweten kamatishechu koroito notet nekanam artet mi werto netelelien tapan yu ne monguu ale indeed ko neimutu chetom kemwet kemwet ak kichunda kobendat asikobur komye asimokwome tyongik che tiny.

Tukuk chemilebik en yuu Che okere ko tukuk chemii soburiet che ngele kouu chaik ng'ele ko mandasi chekokobir ak ketesyi tukuk chebiriren ak ko kinde maa ak kekeren muket nemiten tukuk chekokiterekyi barakiat kora netoku kelee tukuchu tukul chuu ko kichob en yuu kosomisen tukul ak koimuch kong'em bortangung alaan imuch kokonin asenet ndeome tukuchutet.

Elen bo komonut ripet ab ingokyet en kokwet ala en bik amun ingokyet kobo maana indamun imuch ibai ingokyet ak inyorchikei imainik ala inyorchi kei imainik che imuch Iboishen ialen ne moitinye en ko aka ilongunen kei en sobengunng kota isich tuguk chechang che matakoimuch koorrun en iyeu ko werto ala nebo ingogenik ne amongu ole ikochin janjo ingogenik chik asimanam miondoo ala asimangemak icheket ala koywaa miondoo ingogenik chik tukul nitet ko kararan missing kerip ingokyet nekaribai chito sk koet akosich arekala ak kochang neimuch iboishen ingogenik choto ialen kit akee ne imokyinikei en sobengunng mara ot kot imoche ial tetaa ala iyaal imparet ko imuch ialde ingogenik guk tukul ak ialen alan kot ko ingogenik chekuu ko imuch ialde ak itau mungaret ak isich .rabinik chechang ne imuch ialen kit notet ne imokyinikei

Ele koroi ofer en pichait yuu kobitunat missing en kokwet nyun anun nitet ko minutes nekimine soiti en olinyonet ala en imparonok chok chekiteme ibyashat koyoche kibit en timto alan isor geswk akol alan item imparet ak omichi ak ikany korut inam isemberatee ak ikany koruryo kityok inam ibolu miten komoswek che terter che kemichin ibyasini chu akomiten ibyasinik che terter kora kou en bomet komiten chemine kericho komine chechwaget cheter akot kou nakuru komine chechwak che ter en nakuru keboishen imbolea kemine tukuchuton nebuch en oli eb chebalungu komomiten kasinun kebore kindo imbolea ibyasinik guk sikoruryo imene kityo en imparengug ak ikany koechekitu ak isembechini kityok kotai kochekitu ak koii lokoek chechang che imuch ak ialen kit neimokyini kei.

Indoger demini teleli en yu nekalach longit ak kolach munaok konyechik korongu chekoo chemiten sotet inendee jondoi kikombenyi asikwamta ala asikoluu ole kichobto cheko koyoche iwon sotetala icheng sotet chito ak iwon kotililit ak ya kakotililit icheng itet ak inyoilal en maa komok ne ngetetyo ak itorchi orit ak isut sotenfunf bakokararanit ak yan kakosotok ibiru chemi orit chamokulen konget kityok che kanam tapn tapnen sotet akityo ichumusan cheguk chekede savuryet cheomekei ak sotet nekesut ak isutu kobwa tapan ak ibakatee kotor kokotitekitun inde sotengung ak ibakatee an kasarta nebo betushek mut ala ko somk inam icheru cheguu cheguu che keruren sotet ak inam iluu.

Bo komonut boisioni ni keboisien imolea en imbaronok chok amun imbolea koyoe minutik che jakimin en impar ko kororonekitun ak iges kesut guk che koron che imuch iyaen kasit nekararan kou yan kemin maragwek alan ko bandek ko imuch iboishen ialde ak iyaen kasit neimoch kot ko kemoche ialen tetaa iolen alan kot ko kemoche ilibonchinen lakwet nemi suku labinik ilibonchinen koraa ole kitaundo chuton ko yan kakotem impar ak yon omoe imin inyoindeoti imbolea ichu geringonik ak imichi pandeguk ala ko maragwek ak itub ak ikany kityok korut minutik guk ak iriponu kotakoechekitun ak iges minutikguk chekororon.

Butunotin missing imainik en korenyon amun en olinyon kochome bik chechang kobai ingogenik che lokuu imainik sikochinen kei kelchin en sobenywan akoboishen imainik kochoben tuguk che terter kou magatinij ,kekishej ,jangumushej ak imuch itui imayandani ak ichop ak iyamde ne kata ingwek (puse (asikopit imainik koyoche ibai ingogenik chelokuu ak oleiboitoi ingogenik ko yoche itech kot ne iripen ingogenik chotet ial amitwokik ab ingogenik muchangek ,bandek ak tuguk tukul chekiboen ingogenik ak iriponu kota koechekitun ak kolok ak koshep ak kogeny arek alak chechang che imuch kolok ak inyorchikei imainik chechang cheimuche ialde ak iyaen boishet neimoche kot kokemoche ialen kit neu artet ,tetaa imparet ak ko kit agetukul ne imokchinikei en sobengunng ko imuch iboishen.

Olegiyoitoo boishoni bo mineet ab bandeek, koitouu chito iteme imbareet nguung iboishen terekta euut eeik alaan inde biik kiparwaa cheiboti imbareet bakogararaniit, yaan kaibaat terekta alaan iboishee leuut eiik koyoche igonyii betusheek alaan wikishek oeng inyaingool imbareengung kotor koruur kogararaniit inaam igany kityo korobon ropta negararan nenomegee ak mineet ab bandeek, yaan kagorobon rooopta negararan ak mineet ab bandeek iih, inaam nyaiebate keringonik ak inde bandeek guuk, kotom inde bandeek iih indeote mbolea keringeet negebaal ak indeote bandeek ituub ak igany kityo kotaar koruut kobo itiik muut yoon nyaisember, ak yaan kagoit sweet nguung nyoigetyi isember koraa ak igany any kityo kotaa koechegitun ak kosengeng ak kosich bandeek inyeinaam igess bandeek guuk anan rurutik guuk chebo bandeek guuk yoon kagoyomyoo ak ibee maah anan iboor iaalde anan igonoor iganyeen beeit kolaany barakwyaat asioldoii asinyorchigee kelchin en kasiit nguung nebo mineet ab bandeek guuk chegoimin en imbareet nguung negararan.

Ole kichobtoi korotwechu an kaa kobo komonut missing amun ripet ab maragwek ko kararan indap imuch inam marakwek cheimoche kou chu biriren miten che lelach ak chenyolilen ak indee terter indap kimokyin kei ngetek cheterter en sukulishek chebo marangek asitau niton ko yon ketutu maragwek guk che kiikol inyoibire ak ichakwonu che kororon ak inde tapan ak imaa kokororonekitun ak inde kinuengung ko koinde kerichek ak ipakatee en ko kota kolany barak beit nebo maragwek ialde alan iboishen.